Basi kore teramatare oosinkirr, kore naa endaa namitaa naa ore enedukuya naa olgali. Eitotieki ake olgali, ebelibeli nkutiti belat neishori sinkirr naa emitaa ajo endaa sidai. Ore sii aitoki naa tenetumi ilkutiti sinkirr kutitik kutitik oidimi aitotie kulo ooramatati naa keitoki sii aku endaa sii ninye ina namitaa. Kore sii aitoki naa teneidong'i ilpaek, kore peidong'i ilpaek neyauni eidong'o nejia neitotieki kulo sinkirr naa keeku endaa sidai naramat neretu sii tebuluno enye.

kore ene dukuya naa osirinki. ing'as ake aisho metaa meeta ele sirinki enkutuk, nibung orgejep lenkiteng nirumoki meshomo irgoso. naa oladuo sirinki oota olchani. ore eniare naa idim sii atoboru emukebe. iboru ake emukebe aitobiraki ninchorie inkishu inonok olchani.

ore olmutukuru oshal naa keipong' enkiteng' nitoki sii aisho menoto moyiaritin naijo oloirobi. nitoki sii aaku ipong'ie enkiteng' ning'ial biotisho enye.

kore tenchoto oo nkishu naa inkujit ore tenchoto oo nkineji naa mbenek. ore nkujit naishori nkishu naa kuna ake naaabulu oepeny. niboloo nikishu nepuo adaa openy. ore ineji naa inele shani oji olorien.

kore toolasho kutitik naa keikarari tewueji nangas aapashare noo ng'otonye, nemeishori metanaa moaka nelepi. ore toolukunkuni, kutitik naa ishori edaa sidai oolukunkuni kutitik, nebaki tolchani oibooyo payapayan.

kore anaaa inkishu ekule tenkitanyaanyukoto, naa keyieu ewueji neikaruno, neishori edaa, neishori sii enkare. pee etum aolaramatani atudupore nkishu enyenaka.

kaainyiang'u inkujit 0 shumpi, nakur, aitotiyie inkishu aainei, ore te mpeku, naa kainyiang'u olong'oni too nkuapi eboo nelotu atiamaki inkishu ainei nebulaa empeku.

keponaa kule too nkishu ekule, ore too nkishu oonkiri, naa keponaa nkiri tooseseni lenye. neku ine dupoto tolaramati loo nkishu enyenak.

inchorie inkishu ewueji sidai, natumoki adaare aitobiraki, nincho sii edaa narisiore kiwango, oonkishu niata.

inchere kenare niboori, imoyiaritiin naaalo nepuku tolchampa lino. naa kore eneikoni naa ee kuti pee eiboori nena moyiaritin pookin.

intuku te nkare sidai, niguetaa olchoni liaulou, nidung'idung' aitaa kutitik, nipk emoti, nintokitokie, nincho meeku, nintayu nitumoki ainosa.